Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ. Marĩa ndagereire ngĩka ũndũ ũyũ, wa mbere rĩrĩa ndahandaga mũtĩ ta ũyũ, ndabataire njĩkĩre gathumu, na hote kwenja irima rĩega, rĩrĩa mũtĩ wakwa ũngĩhota gũkũrĩra. Ndarĩenja na ndekĩra thumu, mũtĩ wakwa ngĩũhanda, na ngĩitĩrĩria maĩ. Thĩna wokĩire atĩrĩrĩ, kũ kũu ndĩra ndahandaga, gũtiarĩ na maĩ maiganu na gũtiairaga. Koguo mbura ndĩairaga no riua rĩarĩ rĩingĩ. Mathĩna marĩa ndagereire wa mbere, nĩndabatarĩkanaga ngagĩra maĩ rũĩ, nĩgetha hote gũitĩrĩria mũtĩ wakwa, ũhote kũmera wega, na ndũkae kũhuka. Na mathĩ thĩna wa kerĩ ũrĩa ndagereire, ngĩ ngĩgeria mũtĩ wakwa ũkũre, thumu ũrĩa ndekĩrire, nĩtawageragia gũcina mũtĩ ũyũ wakwa, koguo ndekorire nĩndacimbũria hanini, nĩgetha narĩ ngĩrute thumu ũcio mũingĩ, nĩgetha mũtĩ wakwa ũ ũgĩkure wega. Ningĩ kũgĩra maĩ rũĩ, nĩgetha ndĩwĩitĩrĩrie, ndwarĩ ũndũ mũhũthũ. Ona ng'ombe iria cia Mathai igeragĩra hau...

Nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũbataire wambere kũmenya nĩũbataire gũkorwo na mũgũnda mũiganu, tondũ matunda maya nĩgetha ũmahande, namabataire gũkorwo na handũ mangĩhota, kwĩyaramĩra wega, tarĩngĩ nĩũrona matunda maya, mũndũ ũyũ ena mũgũnda mũiganu, na koguo, matunda make, nĩaramatigĩra mĩanya ĩrĩa arĩgeragĩra nĩgetha rĩrĩa aragetha, ahote kũmoya. Na koguo nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ, wambaga ũkahanda itingĩ, wahanda itingĩ icio, rĩu na mũmera waku nĩũhandĩte, rĩrĩa ũgũkũra, ũkarigicĩria itingĩ o harĩ gĩtingĩ ũgekĩra rũrigi nĩgetha rĩrĩa matunda maya maku mabia gũciara na gũtamba, ũkoya rũrigĩ matunda macio, ũgatambĩrĩria igũrũ rĩa ma ndigi icio, na ũkahota kũmenya atĩ ũguo ũratambia nĩũbataire gũtiga njĩra ĩrĩa ũrĩũkaga kũgera, ũtegũthũkangia marĩa matarĩ makũrũ. O ũguo, gwĩka ũndũ ũyũ nĩũbataire gũkorwo wĩrutĩire na kĩo.

Ĩĩ nĩ ndĩretĩkanĩria atĩ andũ aingĩ, nĩ mathiĩte kwambata irĩma nĩ ũndũ wa ng'ano irĩa manaigua. Karũgano ingĩheana nĩ njiguaga baba akiuga atĩ athuuri a tene, mambataga kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, magathiĩ, makahoya na Mwena Nyaga akamaigua. Koguo rĩgĩtuĩka itaanya rĩa mũndũ o Mũgĩkũyũ kana ndũrĩrĩ ingĩ, magatuĩka atĩ no mambate kĩrĩma kĩa Kĩrĩnyaga, na mahoya mena wĩtĩkio atĩ, mambata kĩrĩma kĩu, nĩ Ngai nĩ ekũhota kũigua mahoya mao, na nĩ ekũmacokeria kĩrĩa maratanya. Na nĩ ekũigua makaya mao na amagirĩrie maruo marĩa menamo, na ahote gũthengia mĩtino ĩrĩa ĩngĩkorwo yũkanĩte na maũndũ mooru. Koguo kwambata kwa andũ kĩrĩma-inĩ, ũkoragwo ũkonainie na karũgano ka wĩtĩkio atĩ kĩrĩma gĩkĩ gĩa Kĩrĩnyaga wambata, ũhoye Ngai hatarĩ na itherũ, Mwene Nyaga nĩ aiguaga mahoya maku, na akamacokia. Nĩamu athuuri a tene, maathiaga na makahoya marĩ kĩrĩma igũrũ, na Ngai akamairĩria mbura ĩrĩa makũhoyaga. Kũguo andũ magĩtĩkia kuumania na maũndũ macio.

Ĩĩ no ndaarĩrie rũgano rwa ũndũ wahingirio mwega kuuma rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ũndũ ũrĩa watũgiaga mũno, rũrũrĩ-inĩ rwakwa nĩ macukuru maya ma kothi mwanya mwanya. Mwana arĩkia cukuru wa cekondarĩ, na ndananyita marks irĩa arabatarĩkaine, ta rĩngĩ anyiita marks cia D na E, akona hatirĩ mwĩhoko wa gũthi na mbere mũtũrĩre-inĩ. Koguo ũndũ ũrĩa wekĩkire mwega rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ ajumbe merutĩire gwaka macukuru marĩa mangĩhota kuoya ciana ici cianyita marks cia thĩ biũ, na mahote gũthoma kothi irĩa ingĩmaguna. Ta rĩngĩ waaki, gũthondeka mĩberethi, maũndũ ma maĩ. Yaani o ũndũ ũrĩa ũngĩmaguna. Ũcio nĩ ũndũ mwega mũno na nĩ wangenirie ũrĩa wekĩkire haha rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Nĩ amu ciana ingĩ itarĩ na ũhoti na aciari arĩa matarĩ na ũhoti, nĩ marahota gũkinyanĩria marĩhi ma cukuru ici cia kothi, mwanya mwanya, nĩ amu citirĩ na goro, na nĩ irahota kũ hakikisha mũciari nĩ arahota gwĩkinyĩria mbeca icio.

Ĩĩ no ndĩmũganĩre karũgano gakoniĩ gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ. Hĩndĩ ĩmwe twathire na mũrata wakwa VCT, tũthiĩte mũrata wakwa nĩ aiguĩte ena guoya nĩ amu, nĩ nĩ athecetwo nĩ gacindano e wĩra-inĩ, tondũ arutaga wĩra thibitarĩ. Akĩnjĩra ndĩmũtware, nĩ amu mathaa mĩrongo mũgwanja na merĩ matiathirĩre, koguo ngĩĩrwo, akĩnjĩra ndĩmũtware, athiĩ athimwo, onekane kana ena mũrimũ na ahote kwamũkĩra ndawa cia kũmũgirĩrĩria kũgĩa na mũrimũ. Rĩrĩa twathiire kanyũmba tũnyũmba-inĩ tũtũ, nĩ twakorire andũ a kũu, mena freedom. Nĩ mahotaga, kira mũndũ nĩ ahotaga kwĩyaria, na kumũkania wega. Nĩ amu gũtiarĩ na arũaru a mĩthemba yothe. Arũaru arĩa marĩ kũu VCT, nĩ arũaru arĩa mokaga kũgĩra ndawa, na o mũndũ thiri ciake cia mũrimũ kana ndarĩ, cikoragwo cigitĩirwo. Nĩ amu rĩrĩa mũrata wakwa atuĩkire nĩ egũthi gũthimwo, nderirwo njikare nja, nĩgetha ye aingĩre ahote gũthimwo, na amenyekane kana ena mũrimũ na kana ndarĩ. Koguo niĩ ndiamenyire ka nĩ arĩ na mũrimũ kana ndaarĩ, na ũcio...

No ndĩcirie ĩndo ĩngĩ cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ, mũndũ no ahote kũhũthĩra condom rĩrĩa arahota gwĩthema na kũgĩa na nda. Condom nĩ ĩrutaga wĩra ũndũ ũmwe na ndawa ĩno ĩtagwo family planning na koguo mũndũ angĩhũthĩra condom wega na ndakonane kĩmwĩrĩ atekũhũthĩra condom ndangĩhota kũnyita nda. Na mũndũ no ahũthĩre njĩra ĩngĩ ĩtagwo safe days, ici nĩ thikũ ĩria mũndũ atangĩhota kũnyita nda tarĩngĩ thikũ ici mũndũ ahotaga gũcimenya rĩrĩa agĩa na kahinda gaka ka mweri gathira thikũ icio nginya mweri ĩkũmi na ĩmwe nicio thikũ mũgwanja mũndũ nĩ ahotaga kũmenya haha ndangĩhota kũgĩa na nda. Ningĩ no ũhũthĩre njĩra ĩngĩ ta gwĩthema na kuonana kĩmwĩrĩ na mũndũ, ũngĩthema kuonana kĩmwĩrĩ na mũndũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota kũnyita nda. Na no ũhũthĩre njĩra ĩngĩ ĩtagwo koiro, mũndũ no ekĩre koiro na koiro ĩyo ĩngĩragio thĩiniĩ wa njĩra ya ũciari ya mutumia koguo ĩkamũgirĩrĩria ona monana kĩmwĩrĩ ndangĩhota kũgĩa na nda.

Ũndũ ũyũ nĩgetha wĩkwo, andũ arĩa makoragwo na mĩgũnda mĩnene, ta rĩngĩ ya kũhanda waru, yakũhanda mbembe, nĩma magetha indo ciao na marĩkia kũgetha, makona harĩ hinya mũno kũrĩmithia mĩgũndũ ĩno, tondũ nĩkuoya ihinda inene nĩgetha ĩrĩmwo, koguo, makoya ndegwa ciao, magaci magekĩra mũraũ nao magoka methutha wa ndegwa icio makururĩ ndegwa ĩtongoretie, nao manyitĩriire magathiĩ makĩrĩmaga, nĩamu ndegwa nĩraithi ĩkũrĩma na ihenya gũkĩra ũrĩa andũ mangĩrĩma. Na andũ arĩa mekaga ũndũ ũyũ, mekaga nĩamu, o matirĩ na kahinda kanene ga kũrĩmithia migũnda ĩno nĩamu nĩmĩnene mũno, na magetha mao nĩmarĩkia kũgetwo, na koguo nĩmarabatarĩkana mahande magetha mangĩ. Nĩkio mũndũ erutagĩra, kũ kũrĩmithia na ndegwa.

Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata rũũrĩ-inĩ ruitũ nĩ amu, rĩrĩa wahanda mbitiruti teeno, ingĩ nĩihandagwo cicia kwendio, na ingĩ nĩ ihandagwo ci cia mũndũ kĩũmbe cia kũrĩa, mbitiruti teno rĩrĩa ĩkũrugwo irio-inĩ nĩĩhotaga kwongerera rangi wa irio nogathakara, ningĩ mbitiruti ĩngĩrĩĩo nĩĩkoragwo na ũhoti wa kũgũithia mũrimũ wa preca na koguo ĩkahota gũtũma mũndũ ahote gwĩthema na mũrimũ wa ngoro, mbitiruti nĩngĩ nĩĩhotaga, gũtũma thakame ya mũndũ gũceera wega mwĩrĩ-inĩ, na nĩĩhotaga niingĩ kwongerera thakame gũceera hakiri-inĩ koguo mũndũ akahota gũkorwo e mwagĩrĩru, mbitiruti nĩĩrĩ ũteithio wa gũtũma maũndũ ma nda magĩrĩre ta rĩngĩ ũthĩĩku wa irio nda-inĩ, rĩrĩa mbitiruti yahota kũgũithia mũrimũ wa preca ,nĩĩhotaga gũtũma mũndũ etheme na mĩrimũ ta ya ngoro, na ningĩ mbitiruti nĩĩhũthĩkaga mũno kũrĩ andũ arĩa mahotaga gũteng’era nĩamu ũceeru mwega wa thakame nĩũhotaga kũongerera ihinda rĩega rĩa kũruta mawĩĩra ma mũndũ

Gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda ũndũ ũyũ, he hĩndĩ baba witũ mũgũndainĩ wake atuire ekũrĩma marenge, marenge macio nĩmarĩ na ũguni, nĩamu, twahũthĩraga nyeni cia marenge macio, gũkima mũkimo. Marenge make nĩmatambire wega, namakĩhota gũciara we indo njega, kĩrenge kĩega gĩtungũ na nĩahotire kwendia mbeca njega, no harĩa niĩ ndahandire o naniĩ hakwa nĩhatheremire, na ngĩhota kwendia marenge makwa wega. Marenge maya mangenagĩria nĩamu irenge nĩrĩhũthĩkaga mũno, tarĩngĩ no ũrĩ ũhote kũruga namo gĩtowero gĩa tũwaru, no ũhote kũrĩa i waru na marenge matheri, kana kũrugĩra mũcere. Marenge ningĩ nĩmahũthĩkaga, kũruga cabaci. Cabaci cia marenge nĩcirĩ cama mũno, nĩkio niĩ nyendete marenge na nĩnyendete ũndũ ũyũ mũno, na nindĩ wĩkagĩrĩra kĩo rĩrĩa ndona kahinda ga kũmahanda nĩamu, nĩ irio ciĩ bata na ciĩkĩguni mĩrĩinĩ itũ.

Makinya marĩa marũmĩrĩirwo nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa marĩ na mawathe nĩmarahota kwĩmenyithania na njĩra iria irahũthĩra ciĩga cia mwĩrĩ, wa mbere andũ acio nĩmahotaga, nĩkũrĩ njĩra ĩtagwo sign language na ĩyo nĩ njĩra ya kũhũthĩra tarĩngĩ moko kwarĩria andũ aya tarĩngĩ andũ arĩa matahotaga kwari kũigua, nĩ harĩ njĩra mũ mahũthĩkaga ĩhũthĩkaga nĩgetha mũndũ ũcio ahote kũnyita ũhoro ũrĩa arerwo, tarĩngĩ mũndũ nĩathiĩaga agathomithio ũrĩa arĩhotaga kwarĩrĩa mũndũ ta ũcio, na koguo mũndũ ta ũcio no ahote gũkinyia ũhoro ũrĩa arabatarĩkana wĩiguo. Nĩkũrĩ njĩra ingĩ, ta ya andũ arĩa matonaga, nĩharĩ indo ciĩtagwo brailles na indo icio cithondeketwo mwanya atĩ, mũndũ ũcio no ahote gũthoma ona atekuona, na kũhutia tu naciara ciake, na ahote kwandĩka, ũndũ ũrĩa arenda andũ mamenye. Koguo, ndahingĩrĩirio ona hanini. Ningĩ nĩharĩ njĩra ingĩ ĩhũthĩkaga, nayo ĩno njĩra nĩ tarĩngĩ ũkahũthĩra ũthiũ no ona ũkahũthĩra ũthiũ waku kũhota kuona mũndũ ũcio kũmuĩgũithia kĩrĩa arenda.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa tũtunda twega tũthaka, nyendete, tũtare. Tũtunda tũtũ tũrĩ cama mũno, rĩrĩa wareka twĩruhe, no rĩrĩa tũteruhĩte, tũtunda tũtũ nĩ tũrũrũ, na nĩtũkari mũno atĩ, ona ndũngĩhota gũtũrĩa nĩkũrũrĩrwo, tũtunda tũtũ nĩtũrĩ cama, na nĩ tũtunda we twega tũngĩteithia mwĩrĩ waku. Na nĩ tũtunda tuonekaga kũndũ kũigĩ tarĩngĩ nĩ harĩ ndare cia mũtitũinĩ, na ndare icio cionekaga nginya barainĩ, koguo gũtirĩ kĩgirĩrĩria kĩa mũndũ atĩ kwaga kuona tũtunda ta tũtũ. No ũtũtue barabarainĩ, no thĩna watuo, nĩgũthecangwo. Koguo tũtuagwo na njĩra ya gwĩthema mũno, na ndũgathũkangie tũtunda tũrĩa tũtarĩ twĩru, tondũ, ona nyoni cia rĩerainĩ nĩarabatara tũtunda tũtũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ndĩrona ta arĩ mũrĩmi wagetha indo ciake ngũrani. Mwena ũyũ nĩndĩrona ta arĩ tũrenge, na mwena ũyũ ũngĩ nĩ harĩ ngwacĩ. Marenge nĩmaronekana maciarĩte na njĩra ĩmwe nene mũno, nĩamu magetha make nĩmaronekana nĩ maingĩ, na nĩ marenge we mega mena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nacio ngwacĩ ciake mwena ũyũ ũngĩ nĩ ndungu biũ, na ngwacĩ ici angĩhota gũciendia, no ahote kuona kĩndũ kĩega, na ngwacĩ ici, nĩironekana ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩamu, nĩ ngwacĩ ũrona ĩna riri mwega, tondũ nĩamĩtungatĩte, na wega wa ngwacĩ, nĩ atĩ rĩrĩ, ona aruta ngwacĩ ĩno, ndĩkũgirĩrĩria rũrĩyo rũu rũciare ngwacĩ ingĩ. Namo marenge maya make, maya no ahũre mbiacara namo nĩamu, nĩ maingĩ mũno kũmarĩa, koguo haha nĩekuona mbeca nyingĩ na njega.